Ore taata nanu tenadol ena siai amu ore taata enaa tenewueji naa keetae ele tung'ani loibung'ita ena simu okuna ropiyiani apa musan olosho naa le kenya ore etiu nejia nore ele tung'ani naa ol kegiraa aasisho naa tewueji arashu tolduka le mpesa peetum naa ishoo iltung'anak iretot napaasha naipirrta naa esiai e mpesa oropiyiani sii ore taata tenewueji naa itumoki oltung'ani anaa enidolta ore tena ketii oltung'ani logirae apikaki iropiyiani esimu petumoki naa airriwaki olikae tung'ani arashu petumoki airriwai aji ae wueji neku ore tenakata tenitum tenilo mpesa naa itumoki airriwai iropiyiani iwojitin nepaasha naa neeku ore taata kuna mpesani naa keretito iltung'anak oleng tolosho tombaa naa napaasha naipirta naa esiai oropiyiani nipirta sii esiai ore naaji teninyialaa iropiyiani nilo iwuejitin naijio ildukai le safaricom arashu mpesa naa itumoki oltung'ani anoto naa eretoto.

Ore taata entoki naloito dukuya tene ashu embae nagira aasa na keetae enasimu sapuk entach ashua akeyie kuna simui sapukin nibungita na oltungani obo ore etiu nejia ekidolta ano ore ele tungani na kebolto account e equity ore taata kuna account keetaewoi e atm neeta ewoi nindim aitau iropiyiani inonok tenewoi neeta si naindim si ashomo aitau ropiyani inonok tinabenki na eiquity.

Ore ena baye nenetipat oleng' amu ore taata enaa enikidolta keetae ore ena naa enkitesheni e citizen arashu enkitesheni akeyie naa nayauni nayau ilomon lopoito dukuya tolosho nore taata kuna kiteshenini amu keetae inkiteshenini napaasha naa kepoito aret iltung'anak ninye aiteng'en iltung'anak niyaki ilomon loosipa naa lopoito dukuya anaake naa tolosho ore etiu nejia ore taata kulo omon loyakini iyiok naa keeta ile nkiteng'enare neetae ilomon lopoito dukuya arashu lopoito dukuya tonkauntini napaasha lopoito dukuya tonkulie kuapi napaasha neme inolosho le kenya niaku ore taata eimu kuna taarifani naindim oltung'ani anoto ilomon loolubot pookin olosho.

Ore taata tene nore embaye nagira alo dukuya naa keetae olaasani le agent te mpesa neetae naa ol oloewuo uh atum naa ereteto tena mpesa ore etiu nejia ore ena tomononi neetae ele lee loibung'ita kuna ropiyiani logira aitarasaki ena tomononi iropiyiani ore etiu nejia ore taata ele tung'ani naa kegira atum eretoto napikie iropiyiani esimu arashu nairriwarie ore taata mpesa tolosho le kenya naa kegira aretisho oleng oleng tombaa kumok amu indim taata oltung'ani tenimiyieu iropiyiani ninap iropiyiani naidmi ake ashomo atipika iropiyiani inonok naa esimu te mpesa ore aetoki indim taata oltung'ani ashomo nilo airriwaki olikae tung'ani lotii ewoji nelakua ore teni tenimindim ashomo ewueji nelakua aawa iropiyiani nore taata mpesa na kishooyo enkae reteto nirriwaki oltung'ani iropiyiani oltung'ani lotii enewueji nelakua neeku ore tinakata kei kitelelek esiai enkirriware wenkitainoto oropiyiani.

Ore taata tenewoji nore intokiting' nadolta nanu naa keetae ena ampuni ositima aa kenya power tolosho le kenya ore etiu nejia neetae iltung'anak naa logira apuo tene lopoito ake ninche tonkoitoi enye nore taata ena kenya power naa keyawua iretot kumok oleng' tolosho le kenya arashu temurua ang ninye amu ore taata ena ampuni e kenya power neshomoito taata ae teretoto esirkali ayau ositima enkop ore taata eyawuaki ele sitima naa ketumi naa esi ewang'an kewarie netumi taata inkera naijio ine sukuul aisumata kewarie teneeku keetae ele sitima ore sii aetoki nore taata iltung'anak naintu itumoki naa anoto ninye enkima naijio eno enoosimui enoomashinini inonok napaasha ore sii aetoki neshomo taata ena ampuni ailepunyie imbiasharani oleng oltung'anak naa eimu ereteto ele sitima amu etaa kidim iltung'anak atasisho mpaka kewarie isai ekewarie emisimis naa tenkarake naa keetae ositima tolosho.

Ore taata embaye naloito dukuya tenewoji naa keetae ena mashini enaa enikidolta tenewoji ena naiborr neetae kuna ropiyiani nore taata embaye nayieu neyiolou iltung'anak nore ena mashini ena nai ena naiborr naa kelo taata aiken iropiyiani tesiokinoto oleng naa ore tinakata naa kipungusa esiai naa enkikenare oropiyiani naa enoshi naya isai kumok nipungusa sii intokiting naijio taata te mei meinyialaki ninye enkikenata oropiyiani anaa naaji enaiko oltung'ani eniken tonkaik enyenak arashu tontokiting naijio calculator neku ore taata ena mashini naa kesioki aiken iropiyiani inonok amu teniyata taata iropiyiani kumok naijio kuna naindim ake oltung'ani aikena toldaikini kutik oleng.

Ore taataa entoki nalotu indamunot ainei naore tata tenewueji naore kuna kera esukul, kegira aitumia naa kuna mashinini ng'ejuko naetuo teretoto eserkali arashu einyang'aki intoiwuo. Naore tata kuna mashinini naakepuoita aret inkera oleng' toosukulini ailepunye naa enkisoma edigitol. Naore tata ena kisoma edigitol naaninye tata egirai egira iltung'anak asuj oleng' amu ore ena kisoma naa meeta entoki nimitum neeiku teniata kuna mashinini naaindim anoto imbaa pookin arashu ilomon pookin loopuoito dukuya eimu naa kuna mashinini eretoto ookuna mashinini. Ore sii aitoki ore tata kuna kera nakepuo atum eng'eno sapuk oleng' eimu kunaa mashinini tata naigirai aitumia toosukulini naapaasha olosho. Neaku ore tinakata naa keyiolou kuna kera naa imbaa ng'ejuko taata nagiraasa tolosho neng'amu sii inkoitoi nai naitoki aitumiaye kuna mashinini enye naa toosukulini mpaka tongang'itie.

Ore taata tero bur naa imbaa apa naasi tenkop naa oljaluo terishata naa tenelo oltung'ani naa arashu teneye oltung'ani sapuk tolosho arashu temurua ore etiu nejia nore taata tero bur naa kerei inkishu oh ele naa tung'ani sapuk lo loshomo temurua ore etiu nejia nepuoi arany isinkolioni liapa neesi imbaa kumok oleng yiapa ore taata aetoki neton ake eesitai tero bur oleng tolosho lorjaluo kake ketii taata imbaa naibelekenyate kutik naa nae naipirrta naa ena siai arashu ena rishata naa e tero bur.

Ore taata ena baye nenetipat oleng' amu ore taata piyieu oltung'ani nintai irbanai loijo kulo naa keyieu en eng'eno sapuk oleng' eimu naa ena siai e design ore taata, ore taata tokuna teniyieu nintai ena ena banner naijo ena naa keyieu naa iyata arashu iyiolo naa aitumia imashinini naijio taata ine digital ore sii aetoki nore taata tene naa keetae ena ele banner operation ondoa panya nore taata ele noltung'ani apa loshomoki naa agelu te teoshoto enkukuo kake ore taata nore iltung'anak lena murua nemegira adol arashu nemegira atum eretoto naa ele tung'ani ore etiu nejia nepuo naa iltung'anak lena murua aitai kulo banai niteru naa esiai enye peyie itaini ele tung'ani apa lotegeluaki tolorika.

Ore taata enabaye naa embaye naasitai neenetipat oleng' amu kepuonu iltung'anak naatum aibung'aa enkop enye neibung' sii enkutuk enye. Ore etiu neija ore taata tene naakeetai ena enasiai naa arashu ena masho naa emurua naje. Ore taata temuruang' naaketai ake arashu esiai naa naipirta imbaa naijo nemurua, imbaa olmareita, imbaa enkutuk ang' ekimaasai naaji. Naaku ore teina rishata naakepuoi aiteng'en iltung'ana loopasha peeibung neyiolou enkutuk enye, neyiolou imbaa naasa apa tiapa naa naipirta enkutuk enye, neaku ore tinarishata kepuoi ninye aiteng'en iltung'anak kutitik lemeyiolo leton meyiolo kuna siatin neyiolou naa sininche peibung'i naa enkutuk neibung'i sii, nepuoi naa aibung'i esiai naa ekimila, neaku ore tinarishata kepuoi naa ailepunye esiai naa tenakata naijo naishopi imasaa eiapa neishopi inkilani eiapa naishop iltung'ana liapa.

Ore tata embaye naitiship nanu oleng' tenewueji naaore ele noolkerenket arashu olkerenket le nairobi anaa enikidolta arashu engai town akeyie sapuk oleng' naa tolosho le Kenya. Naaore etiu neija, keetai iltung'anak loopasha loolubot napaasha loopuo atumo naa tenataun, neasi imbiasharani naapaasha. Ore etiu neija ekidolita sininche ingarrin tenewueji aailbaasi naaore kulo baasi naakepuo aret naa iltung'anak peepuo wuejitin neepaasha nepuo lubot naapaasha naa enkop. Ore tinarishata naakepuoi naa ailepunye arashu kelo ninye ena anaa nai intauni naijo kuna naileputua naa tengarake imbiasharani naapuoito dukuya tenewueji. Neaku ore tata ena neembaye sidai oleng' tenetum iltung'anak ashom iwuejitin neepaasha peepuo naatum eng'eno naapaasha nepuo adol intokitin napaasha naagiraasa naa tontauni napaasha.

Ore taataa embaye naitiship nanu tenewueji naore tata entoki naloito dukuya tenewueji naa keetai kuna mashinini nagiraiaitumia tesiai toombenkii arashu too empesani naapaasha. Ore etiu neija itumoki tata oltung'ani ashomo anoto eretoto naa toltunganak loasisho toonena agents arashu toonena wuejitin toololo dukai leempesa, neaku ore teina rishata itumoki tata oltung'ani ashomo atipika iropiani inonok nitumoki sii ashomo anoto inkadii inonok naijo inkadii eetiem, ore tinarishata tinitum enkadi naijo eneetiem naitumoki ake aitai iropiyani inonok pooki aikata naa toosai endama oleng', ore sii aitoki ore tata tenewueji naitumoki sii atipika iropiani inonok naa esimu arashu benki eimu neeretoto ookuna masaa taata nagirai aitumia.

Ore taata ena baye naa embaye nkibelekenya enkop oleng nkibelekenya sii oltonie lenkop oleng amu ore taa eena naa sokoni naa kepoito imbaa naapasha amu keetai iltung'anak ilamirak loonkilani ore sii tia toki ore tata etiu nejia kepuo kulo tung'anak atumu neito bei ashua esiana oomasaa naamiritae nepuo naa ainyiang'u nepuoi aamir intokitin imasaa tena sokoni naa kegira inchont pookin aadupoi amu ore olainyiang'ani naa kegira ore olainyiang'ani naa kelo atum entoki nayieu nainyiang'u ,teneendelea iltung'anak aibungu imbiasharani naijio kuna neeku kegirai aas embaye sidai tolosho

Ore tataa tenadol nanu enabaye arashu enasiai naakalo naadol esiai eh arashu imbaa oshi naagira safakicom naa aishooyo amu ore tata anaa enikidolta keetai naa, ore eetai safarikom keetai imbaa arashu intokitin nikindim safarikom tata aataret, amu ore tata enedukuya indim oltung'ani anoto fuliza, te eimu ena safarikom, neetai sii masaa naijo neemshwari, neetai noodijifam, noo emtida naaindim sii ashomo atalaa toontokitin naijo noolipa na empesa, arashu niloaitumia intokitin naijo noo pookie, ore tinarishata naitumoki naa ashomo ataasa imbaa pookin, arashu ashomo anoto eretoto naa pookin nabaa anaa eniyou oltung'ani eimu naa safaricom arashu enaampuni esafarikom.

Ore tata enabaye neenetipat oleng' amu ore taata anaa enidolta tene, naaketai ele offisai leserkali, neetai iltung'anak kumok lotonita tata tena kiwanja, neetai sii kulo logirai naa aitashe. Ore tata tenewueji naa kepuoi naa aing'uraa iltung'anak tenaa keeta inchidai naapaasha arashu tenaa keeta naa inkidimat peyie etumoki naa sininche ataas ena peaku sikarini. Ore tata etiu neija naaketii imbaa naa napuo naa serkali aas arashu kulo sikarini neeton eitu epuoi aagelu. Naore tata nakepuoi aing'uraa naa imbaa naijo enkadori arashu endorropo oltung'ani, nepuoi aing'uraa tenaa iata inchidai naijo noonkonyek, noonkejek arashu inchidai akeyie naapaasha.

Ore tataa tenewueji naaore entoki nadamu nanu naa tenadol ena baye naakadamu imbaa oshi naasa arashu ilomon loopuo dukuya tenilo naa oltung'ani olduka le safarikom arashu olduka empesa, arashu airtel, ore tinarishata nailo oltung'ani atum eretoto eimu olaasani lolduka leleduka ore tinarishata naailoatum ilonaatum eretoto eimu masaa niloatum tele duka naitumoki nakata ashomo atipika iropiani inonok esimu tenaake iropiani iyou niloapiki arashu tenake iropiani iyou niloaitai neaku ore tenewueji naa imbaa naipirta esiai oropiani naapuo dukuya oleng'. Ore etiu neija, ekipuoi taata aiteng'en eninko tenintayu iropiani tenimiyolo oltung'ani arashu eninko tenipik iropiani tooldukai loijo kulo.

Ore taata ebae nagira aasa teneweji naa keetae olamirani loo irpaek, logira apej irpaek lenyenak teweji tenkiti weji ake enye tenkalo orbaribara. Ore etiu neija ore kulo paek na irpaek lopejo neeku keetae ena kima neetae esekenkei naijo ena niteleki irpeak linonok naa egira apejo tenkima. Neetae sii enanke pilipili niilie naa irpaek linonok teneaku eweuo olainyang'ani. Ore etiu neija, ore taata ele amirani loo irpaek, naa kelo naa atum iropiani eimu kulo paek lenyenak, arashu eimu enaa biashara enye naiterua naa makeon. Ore naa enikidolita ketii olainyang'ani loeuo na keyeu orpaeki, kegira aitodolu orpeeki na loba anaa oloyeu ninye. Ore tina rishata naa ketumoki ele tung'ani ainosa ele paeki lenye na neraposho, nisho ninye elde amirani iropiani. Ore tina kata naa ore nena ropiani na ele amirani naa ketumoki ashomo atoponai biashara enye orpaek arashu ashomo atasie iropiani enyenak ibaa naaduo nayeu neyasie ninye emakeon.

Ore tata tenewueji ore entoki, embaye nalotu indamunot ainei naakadamu oshi tenalo benki. Amu ore tata anaa enidolta keetai olee otii ena benki tenewueji arashu ena ATM, naore tata etii ele lee enewueji keetake imbaa napuoito dukuya arashu keeta iropiani naa nagira aitai arashu naagira apik benki enye. Ore tinarishata neeilo ninye atum eng'eno niyiolou sii aitumia kuna naa masaa tata naetuo naitainyeki iropiani anaa naijo noo ATM. Amu ore tata tenilo ATM naailo ake oltung'ani oenkadi ino, nitumoki naa ashomo aitayu esiana oropiani naa naaba anaa eniyou neeitumoki sii atoduaa balance ino nitumoki atoduaa naa iropiani inonok enegira aikunari poki kata. Neaku ore tata tenakata naakegira ele lee aitai iropiani arashu apik iropiani benki enye naakeaku eretoto sapuk eyautua kuna benkii eretoto sapuk amu keishooyo ninye mpaka silen naapuo naaret iltung'anak meiteru imbiasharani arashu aaret akeyie iltung'anak peyie erishie inyamalitin naatai eanaake.

Ore tata tenewueji naore embaye nalotu indamunot ainei naa ore tata anaa enidolta keetai kuna kera naatii darasa arashu naatii sukuul. Ore tata egira kuna kera atii sukuul kegira tata ang'amu engai ng'eno neyiolou aitumia masaa taata naijo neteknoloji naa peyie easishore tenkisoma enye. Naore tata kuna masaa eteknoloji keeta taata iretot kumok oleng' tookuna kera amu ore tata kuna kera naakepuo atum eng'eno sapuk oleng' eimu kuna mashinini nagiraasishore, amu ore tata kuna mashinini naa ekipuo aret oleng' tesiai enkisuma otoosiai sii ebiashara amu ore tata kuna itumie, indim anotie imbukui inonok niyeuta nai enkerai esukul nitum naa imbukui inonok eimu enkoitoi eintanet. Ore sii aitoki, ore teretoto eimu olmutandao keidim kuna kera tata atayiolo imbaa napuoito dukuya ah toonkuapi toolubot pookin enkop.

Ore tata embaye nayiolou nanu tenadol ena naore tata anaa enikidolta olkerenket ele le Nairobi, naore etiu neija keetai ingarrin arashu ilbaasi onisani naapaasha neetai iltung'anak kumok oleng' tetaun, ore etiu neija ore tata kila oltung'ani tenewueji arashu pooking'ai tene naakeloito imbiasharani enyena naapaasha nepuo atumore iltung'ana loopasha lowuejitin neepaasha nepuoi sii aas imbiasharani naapaasha. Ore tinakata kegirai ninye ailepunye esiai naa ombiasharani tenkop tenepuo iltung'anak tata loomuruan naapaasha apuo atumo. Neaku ore tata tenewueji keloito oltung'ani siaitin enyanak eanaake peetum naanoto iropiani arashu sia eh ashu aendelea akeyie ninye aidimu naa te maisha enye.